Koatemitendet ih ko kit nekoyaan Ra Amin muchelek chechang kosir kasarta nekoipata ko noton ki ingunon kotaretan en rabinik anyorchike chebkondok chemi barak alietnyuan niton ko koagere ale Ako angot Amin chechang kokonan kelchin en sabet nyun komauu kasarta nekokwo yekoamine tutukin amun kotuten chebkondok en kasaran to kobaten kolany barak alietnyin inguni konato siamin chechang.

Netai en teta nekakomach riyotet ii konome kotile chego, yan kochany ii konome kotilonu chego mutyo mutyo, ko yoton igere ile kakomach teta riyotet, nebo oeng ko ng'otkomiten tuga alak chetinye konoome kotwolchin tuchaton, ko yoniton igere ile kakomach teta korii en sainoton.